En Kokwenyun komiten magarek angwanu ago en magarek chuton angwan KO magarek chuton tugul kotinye kasit neterteren magarek chuton komiten aenge NE Mwalimu en sukul neon noton nekikuren kipsigis ago age kodirecto en factoriako age ko takitariek nenyoe bik ako chemoketakom akariot

En Chito kipkosabe ko kararan mising KO bik tukul ko Chito koyoche kochome Mungu akoyoche kowendit kanisa ako chome kamuktoindet kit Nebo maana en rou KO yon imoche kit em Mungu Alan koyon imoche toretet agetugul netai koyoche indoi kayanet ako kayanet niton netoretin asisich kit nekemoche ago yon itinye kayanet koyoche inyorchigei skgobit kotoretin kamuktoindet ako kora yon imoche iyai boishet agetugul Alan koyon imoche isir kasit ko Tom kenome ak soutik ako soutik chuton koite kamuktoindet ngung Yan ngeyan akoboishe sayetamun yogoisich kasit ko kit netai ko iwekini cheso kongoi en kasit noton nekesich ako kararan ngetoror kamuktoindet amun boishenyin

En Ane ko kit neachome akopo rabinik cheaboishe ak elokonortoi rabinik chuk KO netai ko achenye kasit neayoe ako yekacheng kasit ko kitnerube ko anyor rabinik ako yekanyoru rabinik ko kit Ake komoche akonyor rabinik Chuton karanyoru ako olekikonortoi rabinik chuton ko netai komakonor rabinik chuton isir tukuk tukul muche iyai Alan en rabinik ak rabinik chuton kora yegaisir tuguk chuton tukuk tukul iyai netai indoi rabinik taban en tukuk chuton en tukuk choton ak rabinik chenyetu KO choton Che ikonori asitun yon karimach icheru rabinik choton konorotin ako toretin mising en kasaraton amun rabinik chuton ko konorotin akomocheguk inyegen ako kararan mising

netai ocheme boisheet ab simeert en ollishet omuuun, boisheet ab simeert kogararan koot misiing yon geolishe ak itinye rabinik en simoit koyoche iyokte en simoiit nguung, ago simoit nguung iih koo kiit neyoe simoit nguung iih ko ingen rabinik choton itinye en simoit nguung, ago niyoktoen rabinik en simoit nguung inyorchinigee message noton neiyoguu yoton kogoiyokte rabishek alaan iih kogoiolishen rabinik choton, kararan boishet ab simoit amuun iih en olegewe komeibote rabinik en euun; ngung iih komiten somoit ago boishe simoit en olontuguul imiten karisheek alaan iomishei en olontugul koboishe boishet ab alaan ko aleet ab rabinik en simoit.

ngonyo kipsomaniat ofisit nyuun iih ak kole momiten listiit nebo graduation ko eleomuche otoretito kipsomaniat initon iih otoretii koot mising, ak kiit netaai neomuche atebeen kipsomaniat initoon iih koo koroon iih kotogiyaai exams tugul alan kotesti ichuton tugul chegikyoe en sugul, ago nebo oeng otebeen kot komii magosa negigoyaai en sugul, nebo somok iih otebeen kot giikoito mtiani tugul chegikyaai en sugul, ak kiit imuche atebeen kot kogitaar lubaneet ab rabishek ab sugul kot koo kigotaar iih alan kotom kotaar, koo yoton olomuche anai tuguk alaan ko kiit oleotoretitoi kipsomaniat initon, ak yegateben tuguk chuton iih ko omuche asuub en system inyoon ak kobiit otoret inendet.

oratinweek iih cheoche kesiib yoon kiune neuut iih komauui mising, amuun yoon iune euut iih kiune euut yoon muur eut iih anan iih koyaan tililil koraa euut, molasima kelee kiune euut yoon muur inendet, agoot yoon kewe kapchoin koyoton eleimuchi iuun neuut simanamin myondo agetugul nebo moeet, ago kararan mising keuu neuut sait agetugul, ak koraa kiit age yon imoche iomishe anaan iyaam omitwogik agetugul ko yoche iuun neuut kotililit kot mising amuun chuton iih kooratinweek chetoreti kotkomanani myondo agetugul, ago elegiundoo euut koroon iih koyoche iraam beek yegairaam beek iih koyoche inde sabuunit iih ak itinyndiny koistogee murindo agetugul yegagoistogee ichurukte ak beek chetililen ago nitoon koo oreet negararan negiuneen.

kararan mising en murenik ak tibiik chuton tugul kochob omitwogiik koboishen kweniik, amuun chuton ko kiit nemauu mising boisheet ab kechoob omitwogik keboishenkweniik iih ,ko kiit nemauu amuun kwenik chuton kenyoru en momii uindo agetugul, amuun kwenik chuton kenyorunen ketiik choton cheminotin ak ketiik choton kigimiin, yegagoruut ketiit koeet iih ak kiluul ketiton ak kemurmur ak ketilatil koyoob ketiik chemengechen, ko boishoniton kogararan mising amuun kinyorunen kweniik ak kweniik chuton komuuch koboishen tibiik chuton ak murenik chuton, kararan boishoniton kechobeen omitwogiik kechobeen kwenik amuun kwenik iih koroisi ak kolaldos agoor momiteen sait neilelen kobeek maat kogagilaleen kweniik, mouu yoton kiboishen kasiit eletotkobeek kasiit.

kastomayaat zuri, koo kastomayaat noton nebo safaricom ne noton iih imwoitoen kii sigowoluun tuguk tugul chebo lainiit noton nebo safaricom, yoon itinye kiit nenyolu alaan ko neimoche ketoretin agobo lainiit ab safaricom ichilee star aenge buch buch ak hash ak ibirte en lainit noton nebo safaricom, ak yegoibirte koimuch kegonin wolutyeet agetugul agobo kiit negeteeb agobo lainiit noton nebo safaricom ak komuuch kotoretin mising zuri noton nebo safaricom, ago kasiit niton bo safaricom iih ko kasiit noton negararan agoo roisi kasiit niton keyaai ago oleekiyoito kasiit niton bo safaricom, alan keboishen lainit niton bo safaricom koroisi kot mising amuun walutyeet agetugul imuche inyoruu, kimuche koraa keyoktoeen rabishek iih ak kemuuch kendeuu rabishek koraaa.

Kit netareti customayatkoba lubanet ko kraakotati koluban tax choton chekitakseni en serikalit ab Kenya kra ko manishani kra Kenya revenue authority akokiiton Koba muswaknatet kot mising amun tareti bik tugul kolubanji tax ako kit seketaksen kokararan mising amun baishoni choton en serikali kokararan mising baishoniton tareti kastomayat kora ketil tuguk cheyache en government